Ore kuna naa enkiremore naji spinach.

Entulugumi naa kitopir enterit olchamba ,neisho endaa metubulu tesiokinoto.

Enkiremore enkano negirae sii aboloo enkare nairaga teilo shamba.

Kitobira nursery bed nitoki aitobir ormutaro obolokinyie enkare, nena nursery beds.

Ore entoki nayaua enkibelekenyata sapuk naa ilameitun sapukin, nake ore tonkatitin kumok nemegira nemekure egirai aunisho.

Ore enasiai nake ekiasita nkatitin kumok oleng, amu ore yiok enaa irmaasai nake kigira aifaidika tesiai eramatare ontare.

Ore temurua ang naa enkintumia oshi dippers aitookie mpuka mekiata kuna mashinini , nijo ena nalio tescreen .

Ing'as ayiolou ajo. amaa kenyor enkop inyi Kuna kishu. ore sii enkae toki naa kifaa niyata mpisai. nidim naji ayakinye Kuna kishu edaa.

Ing'as aliki oltung'ani faida naata olchamba ore taa tinewuei nilo , niirik naa ilo tung'ani nilo autaki eneiko teniremisho netumoki taa aendelea.

Ore ebae naitishipisho tenasiai naake idim ainoto idim ataa karsis tiaraka, nake elelek si eesata enasiai.

Ore tenilo enasiai naake idamu nai ajo idamu esiwuantet amu kinosisho esiwuantet eeritai olchamba, neeku idim nai ninchop inkilani sidan.

Ore ake pipej irpaek naa lasima pee itaniki pemelo nemeik irpaek ashu pemelo nenya enkima lelo paek neiku.

Enetipat oleng amu ore nkishu ekule naa indim nitum faida sapuk imir kule naa tonkuti kishu kunyi alang nkishu kumok .

Kesidai osokoni amu idim nitum intokiting kumok niyieu tesaa nabo, ore taa irmatunda naa itum naa tenkumoyu.

Ing'as iyie aas openy inasiai, nikiduaki ilo tung'ani, ore taa tinewoji netum ilo tung'ani enkarriyiano naidim nees inasiai.

Ketipikaki mbarakinot kumok oleng esiai erecords tosipitalini eimu einkoitoi ecomputer , ore computer naa kidim neshum imba kumok oleng.

Ee egira sirkali aas ebae sidai, eimu esiai e SHA, kegira serkali taata aitobir esiai ebiotisho toltung'anak.

Ore taata kegira Internet aisaidia iltung'anak, ipirta inye esiai e SHA, idim nai ni register keon e SHA, ai pitia Internet ,nisaidika.

ore egolikinoto sapuk na naata iltung'anak liatua nkishu naa internet amu peno ne netum internet naa ke, ore sii enkima o simui e electricity naa peno netumi.

Keishiaa neimaa ina kerai enapa siai naigero ormwalimui te sukuul ,nisum , neningu peyie etumoki ninye aiputa nena pala.

Ropiani kuna naa idiim ashoo biasharani nkutiti metabolie biasharaa te interest kiinyi oleng pee etumooki biasharaa enye aileapa.

Eramatata ena oonkishu ekule naa wore tipat idim atimira kule oonkishu nibol engai biashara.

Ee adamu itumoki iya olchamba njere piitumoki aitau ina daa, nipik store nekinjo enkata niunie enkae pee eneshukunye enchan nitumoki atekesu ina nkae.

Eee kaata eng'eno amu ing'asa ainyang'u iimatoi peetumoki lelo otorok aatamany, nitobir inaishi nitumoki atekesu. Niindim sii atimira nena aishi inonok to sokoni ing'oru iropiani.

Ketii irnyanya, tenebo irmashungwa, ginger, irmariko, irmaembe, papai, kitunkuu saumu, kitunkuu hoho, cabbage, spinach sukuma wiki, tenebo okitunkuu.

Ore enkitumiata e internet naitobiraayoe, nchere indim ainoto iilkiliku le biotisho eipirta olkigeroto le korona te esimu meidimayu nilo sii mikituudi osindano emoyian e korona te esiokinoto.

Eeh, keatai aibaare naimu ilkeek loontimi aa olkokola taa ilo, loodo ilg'anayio, losesiai o kulie kumok ake liau ang'. Indim aitokitokie, nipik enkare ashu iokie shaai, o alang' embaare e sipitali, amu metii iropiani nintumia ainyang'u lelo keek, ailo ake entim nintaki kewon niok ninchiu te enaduo moyian ningira aisumbua te nkata naado.

Kiata olarikoni, mheshimiwa Kanar Seki, oilepua neeku osenetai le Kajiado County, nitoki aaku eyieu nilepaki aaku orgavanai tenkukuo natii yiok dukuya, twenty-twenty-seven.

Ore intokiting e sarng'ab, naa ninche apa enyorri tiapa, amu teneshumieki entoki nijo enkare, nemesioki ainyala, neeku inaare sidai, nirobi, neokoyu toltung'anak oing'ua ewoi needo, naa sidan amu minyang'u tolduka, aintobir ake tonkulukuok neeku entoki emaisha.

Kiata mweshimiwa moses birisha parselekwa , kisaidia ntomonok toltururi negira si aiger elelero ainguraki siatin ore ninye mweshimiwa osoi Abraham netaasa maendeleo etageata irbaribarani neudu nkariak towuejitin napaasha naishorita sii nkera mbasarini ana enaisha.

Ee atadua apa inasekekua naokie ltasati leapa enaisho, ore si inasekekua na kitumiai apik eilata asu kule egirai amayian ltunganak ashu nkishu teboo.

Ore endaa edukuya nanyori temurua aang naa kule na enkiteng naata, kelepuni teipa nelepini tedekenya neaok nkera na kisho oltungani enguvu meshomo ewoi nalakwa oleng ,ore endaa eare na osarge engori nkishu nitushulakini ilosarge kule neok oltungani oata emoyian nijo ormilo na kitobir metaabmitoki aning ina moyian katukul tosesen lenye.

Kesidan amu ore oltungani ata olitusuma kedol pisha kwamfano enoshikata ishoritae nkera kutitik tiabori larin imiet polio nedol ajo enkutuk epiki ata meyiolo aisuma inardasi, ore eniaretenedol nai empisha enet neyiolou ajo kesidai enitumiai pekimitiki ashu ibooyo enkajangani peyie mekinya irura ashu mikisumbua ingira airura, ormarei lino tenebo onkera inonok.

Ore ena aji na ejibenkarna icu njere ore peyie ebaki oltungani ene neaku imashinini naisaidia elut ashu elo choo sapuk ambaka nye enkinasata endaa.

Ore apa orbungei lang na his excellency Elijah memusi kanchori neton aa ninye tanakata ormbungei likiata.

Ore ena naa enapakata etii ormetai le korona, nibooyo elesindano peyie mitum pemitum inamoyian.

Kitodolu irkigerot nchere ore eleshani na kifaa niwok olchani obo kata nabo.

Ee nchere ajo kesipa ajo kifaa ningor ajo kalo tungani oisume alang olikae na kalo tungani oata enkariano sapuk oleng edimayu netaasishe ninye towoitin kumok qlang olikae ,ore taa ebaki inewueji nitumoki atayiolo ajo kalo tungani enarikini esiai ningor nona tokitin pemelo nai nipendelea oltungani nebaki nemeeta nai ninye inakisuma naba nejia.

Ee ore ore enasiai na lasima peilo nai darasa nitumoki nilo nisuma niyiolou, nitum enkariano sapuk oleng peyie itumoki nai atuudo oltungani osintano neaku lasima ashu lasima pilo ma darasa ashu sukul nikitumokini aisuma peitum enkariano niudie nai oltungani ashu enkerai kiti.

Ee ore enakias na etudo ake eudunoto osarge nagira oldakitari ayieu netum majibu ilosarge eimu e enkipimata.

Ore apa naa kitumiae apa enkoitoi e message airiwaa ilkiliku, too nampa, naapishana, nabo, naudo. nitengeni apa iltunganak pee mitoki aapuo, nitengeni apa iltunganak, pee ore naaji oltungani neton te wueji netii, nisuj inkaik inkatitin pookin, peyie etumokini apa aibooi Ina moyian, torono e korona.

Ore ena naa ebae ena naipi ipimita ake oltung'ani pressure, naa orkerrerri ashu ore oshiake naa entoki edukuya oshi ina naasi tesipitali, eton itu kitumokini atabak. Kifaa oshiake nikimpim oldakitari pressure, peyie etumoki naa atayiolo enikinkunaki ebaata.

Enkoitoi ena naidim nai ormalimui wenkerai ashomoita aitoki aimaki imbaa naidipa ormalimui aiteng'ena enkerai, peyie etumoki ormalimui atayiolo enake etoning'uo apa enkerai ina kisuma e musho.

Kautaki meshomo alo aas enhurore ashu meshomo ayiolou enkariano inasiai naipotokoki ashu inasiai naloito aingoru peyie etumoki naa nai atayiolo maswalini naidim nai nikilikwanuni tina olong.

Ore ena nenkoitoi nidim atayiolounye iltamoyia, tesipitali. Ah njere, ore ina ena tag, na kekisaidia pee iyiolou enkarna oltamoyiai libakita, washu esiana oltamoyia lidipa atabaa.

Ore entoki nadamu naa olchani le polio, olchani oshi ele oishori nkera kutitik peyie ibooyo emoyian e polio, tonkera kutitik.

Ore ene dukuya naa ee ake ayau enkariano ng'ejuk atua esia ee natumoki taa taata aa a anotore orkitok lai naliki ajoki ee ee enaikash peyie ailepie te siai ashu tee ee ashu te woji naasishore tenkaraki nainoto ee enkariano sapuk oleng' eimu enkisuma ai ne ne naisume.

Ore kulo naa ildakitarini oata enkariano ee e surgery tenebo ee o nkera naagira sininje aatum enariano ee te tiatua e te laboratory.

Ore esiai e Chemist, temurua ai, netaa eneretoto sapuk oleng, amu ewueji ene nilo nai nitumie irkeek esaa nemetii irkeek sipitalini kuna esirkali, neeku eretokito oleng iltung'anak eimu idim iltung'anak netum irkeek loloirobi, ashu lomoyiaritin akeyie napashipasha.

Ore entoki nagira aendelea, naa enkolong e clinic, ontomonok, enkolong oshi ena nayau intoiwuo inkera ashu intomonok inkera, enye aduare oldakitari petumokini atuud isindanoni, oshi loifaa neudi nkera kutitik.

Ee ore kulo naa ilopiisaaini lesirkali, oiriwaitie sirkali metabaiki Iltunganak peetumoki aisaidia Iltunganak, aasirr iltunganak lemeyiolo airijister ashu atisir ate tenkoito e SHA ee tenkaraki e eramatare nayeou e SHA.

Wore ena baye, naake embaye nemesidai. Wore ena baye naa inepu ajo kichafua iltunganak inkejek aanangaki takataka, naa ke mee enkitoduaroto sidai tenkaraki naa kiinyial ekiinyial olmanyara, naake niinyial iwejitin oonkariak neeku mee sidai oleng'.